Gino maduong' mabiro e pacha ka anono tijni en wechego mag somo epacho kae, kendo en wechego mag somb sikunde mag sekondari e pacho kae. kendo nenore ni gin jotelo mochung' ne wechego mag somo e piny Kenya ,ka mochung' e dier gi iluongo ni Kipsang',to kendo en jatelo maduong' ne wechego mag somo e piny kae. To kendo gin gi mor maduong' ahinya to e lwetgi giting'o obokeno manyiso ni dwoko mar penj maduong' mar sikundego mag sekondari e piny Kenya kae ne osegol, kendo nenore ni ne en higa mar aluf ariyo prariyo gang'wen mane penjni osetim, to kendo dwoko osegol. Kendo tijni en tich maber ahinya nikech okonyo jopuonje to gi jopuonjre kanyakla, kendo kaluwore gi penjni ,nyithindwa yudo nafas mar riwore gi sikunde moko madongo dongo mondo gimed sombgi.

Gino maduong' mabiro e paro ka aneno gini, en wechego mag puro, kendo kawarango malong'o kendo machiegni, waneno jagono mamiyo kendo ochung' ka omako yien, to yiendegi nenore ni gin yiende ma nyocha kopidhi, to kendo onego koro otergi opidhgi kwonde ma opogore opogore. Bende nenore ni miyoni nigi mor ahinya ka omako yien, kendo yiendegi nenore ni gin yiende mabeyo ahinya, to kendo gin yiende manyalo tiyo kaka tipo, kendo nyalo tiyo kaka yath ne jowa. Kendo yiendegi gin yiende ma kosepidhi kendo odongo mobedo madongo dongo to inyalo ti kodgi kuom yudo bawo. Bepegi inyalo ti godo e gero ot kendo inyalo ti godo e gero gikmoko kaka daraja, kata loso gik moko kaka kombe, kaka mesa ,kendo kaka gik ma itiyo godo e wechego mag tuke.

Gino maduong' momiyo tijni nikod nengo e aluorawa en ni tijni nigi ber maduong' ahinya engima oganda to kendo en gi nengo ne jogo modak e aluora. Olembe mipidho kaluwore gi weche pur kata weche pith olembegi nigi ber maduong' ne ngima oganda. To kendo olembegi ikelo yuto ne jowa ka jowagi ting'o gi kendo tero gi e chiche. Iyudo ka bang' usogi to jogi yudo pesa. To kendo pesa magiyudo ni gitiyo godo e kelo chiemo eutegi to kendo ginyalo tiyo godo eweche kaka tero nyithindgi e sikunde kata osiptende. Kendo tijni bende nigi ber maduong' ahinya ka omiyoji yudo yuto margi. Okeloji kanyakla kaka kelo piny kata kelo anyuola mar tiyo kayakla e puodho, puro kata doyo kanyakla.

Gino maduong' mabiro e pacha ka aneno gini en wechego mag tuke kata wechego mag sipot. Ka waneno kae to waneno jago moro achiel kendo en dichuo mochung' katang'o mor ma en go. To kendo kaluwore gi kit nanga ma oruako nenore ni en jatugo nikech nanga ma oruako en nanga ma iruako mana gi jotugo. Kendo wach mar tugoni kata wach mar sipotni en wach maber ahinya ne pIny ngima nikech kaluwore g weche sipot, ji koa e gwenge mopogore opogore biro kanyakla kendo mae kelo kwe edier oganda. Kendo wach sipotni miyo nyithindewa gi joma moko mang'eny nuang'o yuto margi. Kendo koa kuom yutogi, konyo nyithindewa gi kelo chiemo e mesa kendo konyogi mondo gidag gi kwe kendo konyoji kuom tieko kuo kata weche moko maricho manyalo bedo e aluo

Gino maduong' ma biro e pacha ka anono tijni en wechego mag pur kendo wechego mag pith mag alode. Ka wang'iyo maber kae to waneno alot susa ka opidh ka kendo alotni en alot maber kaji chamo to kendo en alot maber ne del. Kendo ka wang'iyo aluora mar puodhoni to waneno ka alode moko kata cham moko bende opidh e aluora ka manyiso ni jowagi gin jowa mohero pur kendo gin jowa mong'eyo ber mar pidho cham to koda pidho alode. To kendo wach pur en wach maber wach maduong' ahinya kendo wach makeloji kanyakla. Kaluwore gi weche pur to oganda mang'eny yudo chiemo, kendo oganda modhuro yudo kaka ginyalo kelo gimoro emesagi kendo okelo ji kanyakla kaji biro kanyakla eweche mar puro kata doyo kata komo to mae en ber ne anyuola.

Gino maduong' mabiro e pacha ka aneno gini en wechego mag thieth. Ka wang'iyo maber odni to waneno ka en duka yath. Nikech yedhe mopogore opogore opangi kendo ochan kuondegi. Ma nyisowa ni dukani en duka laktar kata en duka ng'atno machiwo thieth. To kendo dukani ka wang'iyo to gima biro e pachwa en wechego mag ohala. Jagono ma weg dukani oyudo yuto mage kuom uso yedhegi kendo koa kuom uso yedhegi jogo matuo kata jogo mohinyore yudo kony maduong' ahinya. Omiyo gini kelo ber ne anyuola kendo okelo ber ne jowa kendo okelo ber ne jopiny. Ka wang'iyo gini kata dukani to waneno ka en achiel kuom kuonde ma kelo kata chiwo konyruok neji mathoth manie piny to kendo okelo ji kanyakla.

Gino maduong' mabiro e pacha ka aneno gini en wechego mag wuoth kata wechego mag apaya. Ka wang'iyo gini to waneno riwruok mochung' ne weche go mag apaya kendo mochung' ne wechego ma wuoth e piny kae. Kendo riwruogni osekonyo oganda mathoth ka okonyo ji kaka ginyalo wuotho maber e apaya kendo kaka ginyalo bedo mabor gi masirni mag apaya. kendo riwruogni osekonyo jowa mang'eny kendo osekonyo ji kuom miyogi tich, tije ma kajogi osetiyo to iyudo i jogi ichulo kendo ka osechulgi to iyudo ni jogi koro yudo yuto kendo yudo kaka ginyalo chiemo kendo yudo kaka ginyalo tero nyithinde e sikunde. Kendo giyudo kaka ginyalo tero nyithindegi e osiptende. Omiyo riwruogni en riwruok maber makonyowa eyorego mag wuoth kendo eyorego mag rito apaya kendo kaka wanyalo tiyo gapaya maber.

Jogo mang'eyo kae kendo nengo magin go ne aluora to gi piny en nengo maber ahinya. To achiel kuom jogo ma ang'eyo kae en ker machon mano mosenindo Kibaki. Kendo ka waneno kerni to waneno ka en obuonjo kendo oneno ni en gimor maduong' ahinya to kendo elwetege oting'o oboke moro matang'o ranyisi ni oyombo. Kendo ka waneno jok man e aluorane to waneno ka gin gi mor maduong' ahinya to kawang'iyo jok manie bathe to waneno jogo makelo arita kwe kendo jogo makonyo piny eyorno mar kelo kwe kendo jogo ma otelo ne obila mamiyo obila chik kendo konyo obila kaka obila nyalo rito jopiny kendo kaka jopiny bende nyalo tudore gi obila mondo gikony piny kanyakla. Kendo e bathe waneno ker machon, mano Uhuru Kenyatta.

Gino maduong' mabiro e pacha ka aneno gini en wechego mag puonj. Kendo kawaneno joma ochokore, achiel kuom gi ma en ng'ama dichuo ochung' e nyimgi kendo nenore ni openjogi penjo, to kawang'iyo jopuonjre, to waneno ka jopuonjre obedo eyorno modimbore kendo giling' ka gibedo mos mondo giwinj gima ipuonjogi kendo gichiko itgi maber. To japuonj chalo kagima odwaro duoko koa kuom jopuonjrege. Kendo ka wang'iyo aluora ma gibede to mesa magibede waneno ka opedhi. To kendo nitiere pi kata chupa pi ewi mesnigi. Manyiso ni burani en bura man gi nengo ahinya to kendo chokruogni kata puonj mipuonjo gini en puonj madhi konyogi engimagi. To kendo nyisowa ber mar biro kanyakla kendo ber mar chokore mondo ji opuonjre. Gini kelo ji kanyakla to kendo konyo nyithindo e ng'eyo kaka gidak gi jowetegi.

Gino maduong' matimore kae en nyasi. To kendo nenore ni en nyasi molos ne nyithindo. To kendo nyasini nenore ni otimore e aluora mar od thieth, kata aluora mar thieth nikech ka wang'iyo maber to waneno ji ariyo magin chuo kendo chuoyegi oruako lewni go miruako mana gi jogo machiwo thieth. Kata gi lakteche. Kendo nenore ni jogi nigi mor maduong' ahinya kendo e nyimgi nitiere mesa to ewi mesa giketo kek kendo gimoko misuma ewi kegno, manyiso ni en nyasi manigi nengo maduong' ahinya engima jowagi, to kendo nyisoni nyasini en nyasi molos ne nyathi moro to kendo en nyasi maduong' makelo oganda kanyakla. Kendo mor man kae tang'onua kendo nyisowa ber mar biro kanyakla enyasi kendo konyo nyithindewa dongo ka ong'eyo ni ohergi kendo gin be gihero jowetegi

Gino maduong' mabiro e paro, kata gino mabiro e pacha eseche ma aneno gini en hera kata ber mawayudo kaji odak gi kwe kendo kaji oherore kendo kaji wuok mondo okony jowetege. Kendo kawaneno pichani to waneno ji mopogore opogore ka obedo kanyakla kendo chuo gi mon obedo to kendo giwuoyo gi hera to kendo e pichani waneno ka giting'o buge elwetegi. To nenore ni gisomo bugegi kendo eseche ma gisomo bugegi nenore ni gidhi nyime giwuoyo kendo ka giwinjo jowetegi. Ma nyisowa ber man tiere ka ji riwore gi jowetegi kendo sirkal riwore gi jogege, kendo jotelo biro kanyakla gi jogege mondo gibed piny mondo giwuo mondo giwinj ywak mar jowetegi kata yuak mar jopiny. To gini tang'onua ber mantie ka kwe nie piny.

Gino maduong' mabiro e pacha kata gino mabiro e paro eseche ma aneno gini en wechego mag thieth. To kendo en wechego maneno ni ngima mine mapek ni kama ber. Epichani, waneno miyo moro mapek ka ochung' to kendo ebathe kanyo nitiere mutoka manenore ni en mutok od thieth. To kendo etok mutokani nitiere mutoka moro kendo mabende en mutok od thieth. Kendo kawang'iyo maber to waneno ka miyoni en miyo man gi mor. Kendo en miyo manenore ni ngima nyathine ong'eyo ni nikama ber. Omiyo weche thieth nejoma mine mapek en wach maber kendo wach maduong' ahinya nikech okonyo jowa ma mine kendo okonyo nyithindegi mapok onyuol. Ema omiyo wachni en wach maber kendo wachni konyo jowa kendo konyo jopiny moloyo to mine mapek.

Gino maduong' matimore kae, en wechego mag siasa. To kendo kawarango maber to waneno dhano mathoth. Kendo ji mosechokore kendo oikore mar romo ne jatendgi. To kendo gibayo bedegi e wi yamo ka gifuayo ne jatendgi. Moko kuomgi nenore ni miel kendo wero wende mag pako to kendo puoyo jotendgini. To bende nenore ni gin gi mor malich ahinya ka gibiro romo ne jatendgini. To bende jateloni ochung' kendo oikore mar wuoyo gi joge. Mor maduong' ni kuom jatelo to kendo mor maduong' ni kuom oganda mobiro romo ne jateloni. To jateloni ochung' e wi mtoke, to bende mtokeni nigi arita maduong' ahinya. To e tok mtoke nitiere bende jotelo moko masiro jateloni lwedo. To jotelogi kanyakla ohergi kod oganda mobiro romone jatelo maduong'ni kawuono. Omiyo gini kelo ji kanyakla e piny.

Weche manigi nengo kae en kaka winjo jopiny. Kendo epichani waneno jatelo moro madichuo kochung' kendo luetege ochiko eite kotemo ng'iso kata kotemo tang'o niji ni onego jopiny owinj duondgi. Omiyo en wach maduong' kendo wach maber mar jotelo winjo jopiny kendo jotelo winjo jogo magitelonegi. Kendo wach maduong' kae en ni onego jotelo oti ne jopiny maonge mibadhi kata matin nikech jopiny emane ogoyo ombulu kendo oyiero otelogi. Ema omiyo seche ma jotelogi tiyo, onego giti ni gitiyo ne jopiny duto to ok mana ne jodhok moko kata jogweng' moro to enwach maduong' ni onego bed ni gitiyo koda jopiny duto. Kendo onego gimiyo jopiny nafas kata thuolo mar wuoyo kendo mar wacho pachgi giweg.

Gikmoko mathoth osebedo kalokore, kendo gik mang'eny osebedo kadongo bang' kinde. Achiel kuom gigi en gigo mitiyo godo e ute thieth, kata gigo makonyo jotuo moheore. Achiel kuom gigi en kaka kom mar jotuo ma oknyal wuotho, kata kom molosne jotuo mowito tiendegi e masiche mag apaya. To komni olose to kendo en gi tiendege machalo tiende ndiga. To kendo komni, okonyo jotuogi ma oknyal wuotho kuom tero gi e gwenge mopogore opogore e yono mayot. To kendo komni en kom mosekonyo jogo kendo ma oknyal kata mana ting'o tiendegi kata jogo ma oknyal kata sudo. Omiyo gik mang'eny osebedo kalokore. Sani jotuo ma oknyal wuoth, nyalo sudo kendo nyalo dhi e gwenge mopogore opogore, kaluore gi kit kaka gikmoko osebedo kalokore.

Gino maduong' matimore kae, en wechego mag siasa. To kendo kawaneno maber, to waneno dhano modhuro ma oknyal kuan, ka osechopo e pau ni. Kendo giting'o bendechegi. To bende kawang'iyogi to waneno ka gin jogo manigi mor ahinya. To kendo moko kuomgi fuayo bendechegi, to bende moko kuomgi nenoreni wer, to bende miel, to bende pako koda puoyo jatendgi ni. Kendo mor maduong' magin go ng'iso kaka gihero jatendgi. To bende jatendgi majasiasa ni, bende ochung' e wi mtoke kendo oting'o bade malo, mar fuayo ne joge. To aluora mar mtoke, waneno ka nigi arita. Kendo arita mapek ahinya. Ma ng'isowa ber mar gini kaka okelo ji kanyakla kendo okelo jatelo machiegni gi jopiny. To kendo okonyo ji e yore mopogre opogore.

Gino maduong' matimore kae, en wechego mag puonj. Kendo kawaneno maber, to waneno ka mine moko obiro kendo obedo. Moko kuomgi obiro gi nyithindogi kendo giting'o nyithindogi. Kendo moko kuom minegi nenore ka obiro gi gigegi mag ndiko kaka kalam, koda otese. To bende e nyim minegi, waneno dhako achiel mochung', kendo oting'o buk moro mang'ongo e lwete. To nenoreni dhakoni ene japuonj mobiro puonjo minegi. To bende minegi obede yorno modimbore, kendo yorno manyisoni gin gi luoro kendo gimiyo japounj gini luor. Mae nyiso kaka wach puonjni kelo ji kanyakla. To kendo okonyo jogo manie gwenge mopogore opogore. Kendo puonjni en puonj makonyo joma minegi e yore kaka ginyalo rito anyuolagi, to bende kaka ginyalo rito ngima nyithindegi, to gi ngimagi gin giwuon.

Gino mabiro e pacha, ka aneno pichani, en riurwok mag jotelo. Kendo en wach maduong' kendo wach maber ahinya, ka jotendewa mag siasa biro kanyakla, kendo giwuoyo, kendo giwinjore kaka onego giti kendo gikony jopiny. Kae waneno dichuo achiel, ma en jatend josiasa. To, gi dhako moro bende ma en jatend siasa. To jogi, nenoreni gin gi mor malich ahinya, nikech gineno ka joma buonjo kata joma nyiero. Omiyo ka aneno gini, to aneno ber mawayudo ka jotendwa riwore kanyakla. Kendo ka jotendwa bedo piny, kendo nono kaka onego giti kanyakla e yorno mar kelo ber, kendo e yonro mar kelo dongruok ne jopiny. Kendo wachni en wach maber, nikech okonyo oganda dak koda kwe gi jowetegi to gi gin.

Gino maduong' madhi nyime ka, en wechego mag puonj. To bende nenoreni en puonj ne jowa mamine. Bende waneno ka mine mosechopo ka gin mine manigi mor ahinya. To bende gin mine moikore mar winjo wach ma japuonjgi dhiwacho negi kawuono. To bende kawaneno minegi, e nyimgi nitiere dhako achiel mochung'. Kendo nenoreni dhakoni temo puonjogi kendo temo lero negi tiend wach moro. Dhakoni bende nenoreni en dhako manigi lony. To bende nenoreni en jachiu thieth, nikech kit leuni madhakoni orwako, gin leuni ma irwako gi laktar, kata jochiu thieth. To bende tijni en tich makelo ji kanyakla. Kendo wechego mag puonj, gin wechego makelo oganda mopogore opogore ka gibiro kendo ka giweyo pogruok moramora ma gin go. To konyogi e dak maber gi rito ngimagi.

Tijni nikod nengo maduong' ahinya e aluora. To bende tijni en tich maber ahinya ne jopiny. Ber tijni kata nengo matijni nigo, en ni okelo oganda kanyakla. Tijni kelo ji ma ae gwenge mopogore opogore, kendo kelo gi kanyakla ka kelo dhano modhuro kumoro achiel. Kendo tijni, okonyo oganda mondo ong'e kaka ginyalo dak gi jowetegi. Bende kaka ginyalo ritore gin giwuon. To gi kaka ginyalo rito mwandugi gi mwandu jowetege. Omiyo tijni, en tich manigi nengo ahinya, nikech okonyo bende e rito oganda. Kendo okonyo e rito ngima oganda. To bende okonyo nyithindewa kuom chiwo negi thuolo mag yudo tije. To kagiyudo tije kae to ichulogi. To bende kosechulgi to giyudo kaka ginyalo kelo chiemo, bende kaka ginyalo rito ngimagi gi ngima anyuondegi.

Gino maduong' madhi nyime kae, en wechego mag thieth. To bende ka waneno aluora mag pichani. To waneno ji ariyo kochung'. To achiel kuomgi en dhako, to mamorono en ng'ano madichuo. To e lwetgi giting'o otas moro. To ng'ano madichuo nenoreni olerone dhakono wach moro kuom otas kanyo. To bende nenoreni otimo nyise gimoro kuom gima nie otasno. To ng'ama dhakoni bende nenore ka oruako leuni mana miruako gi jogo magin lakteche kata jogo machiwo thieth. To bende e nyimgi, waneno mesa moro, to e wi mesano nitiere otese moko, to kod buge. To bende nitiere chupa mar nyath. Omiyo kae nenoreni en od thieth. To weche madhi nyime ka gin wechego mag thieth. Weche makonyo oganda, to bende konyo ji kaka ginyalo dak maber. To gi kaka ginyalo ritore.

Gino maduong' madhi nyime kae, en wechego mag sipot kata wechego mag tuke. Ka wang'iyo aluora mag kae, to waneno dhano kendo chwo mosetundo kae. To chuoegi nenore ni giruako leuni mag tugo, kendo nenoreni ka giruako wuoche mopogore mag tugo . To bende nitiere jowetegi mosechopo, mochung' e badh pap, kendo oikore mar puoyo gi. Tugoni nenoreni en tuk opira mar okapu. To bende nenoreni jok matuge nigi lony ahinya to bende omor. Omiyo tugoni to kod sipot en ber malich ne oganda wa. To tuke kelo oganda kanyakla kendo kelo ji moaye gwenge mopogore opogore kanyakla. Bende wachni en wach maber nikech kaluore gi tugo, jowa yudo kaka ginyalo gero dendgi, to be kaka ginyalo rito dendgi.

Gigo makelo mor manikae, en wechego mag ng'wech. Weche mag ng'wech en achiel kuom tuke e pacho kae. To bende tuke mitugo gi nyithindo, to kod jomadongo. Ng'wech kelo mor ahinya, nikech okonyo e gero del. To bende okonyo e rito del. Tuk ng'wech en tugo maber ka nyithindo kata jomadongo tugo. To bende mor ma iyudo e tuk ng'wech oken mor miwacho awacha, nikech kaluore gi ng'wech, iyudo ka dhano lao jowetegi kata gitugo ni gilao jowetegi. To bende iyudo ka ginyiero, to mor odhuro e wengegi. Kendo gima kelo mor kae en apaya maler. Jopiny sechema olosnegi apaya, to iyudo ka gimor kendo gipako jotendgi. Apaya kolosi kendo koriti maber kelo ber e gweng'.

Gino maduong' mabiro e paro ka aneni gini, en wechego mag ohala. E picha kae, waneno jago moro koting'o risit e lwete. To kendo risidni, nenoreni ne ong'ieo gikmoko kata mwandu moko koae duka moro. To bende nenoreni bang' ng'iepo, to dukani miyo jogege risit. Kendo ohala malokore kae, en ohala mopuodhi. Kaluore gi wach mankae, nenoreni kopo ni jang'ieo nomi gimoro ma okomore, kata gimoro ma ne okodwa. To onyalo yudo kaka odwoko mwanduno e duka manong'ieo, nikech pod en gi risit mane ondikne cha. To bende mae konyo kuom tieko jogo mariambo, kata jogo mawuondore ni negi ng'ieo, to kare no okgi ng'ieo. To bende okonyo joduka ng'eyo kaka onego gidhi nyime gi uso margi.

Chiemo mankaeni, en chiemo maber ahinya. To bende en olemo. Omiyo ka idwaro chamo chiemoni, dwaroreni iluoke mondi. Ber ka iluoko chiemo moramora kaka olembe, kata chiemo michamo kokotedi. Ber kiluokogi mar ketogi gibed maler. Bang'e to ing'ade kata ipoge e diere, nikech pote tek to bende pote okber ka ji chamo. Mana kaka pot olemo mamoko. Omiyo ka isibare e diere kata ka iseng'ade, to koro inyalo chame gojiko kata inyalo nyodhe. Inyalo nyodhe to imuonyo pige to kothe matindo tindogo inyalo rado aeto imwonyo. Olemoni nigi ber maduong' e ngimawa. To kendo okonyo del. To bende en gi nengo maduong' ahinya. Omiyo ng'ato ang'ata ing'iso kendo ber kachamo olemoni, nikech en olemo maber ahinya ne ngima.

Gino maduong' mabiro e pacha e seche ma anono tijni, en dak gi hera kendo en kony madhano onego bedni konyo godo jowetegi. E pichani waneno chwo adek kochung'. Kendo nenore ni achiel kuom chuoegi dar. To bende nenore ni mokogi konye e yorno mar tin'go osike. Bende kae waneno ka mtoka mabiro kao osike osechopo. To kendo nitiere osike modhuro moseket ei mtokano. Mae nyisowa gima ber kata ber monego bedni ji dak godo kendo ber monego bedni ji bedogodo kaka joka ng'at achiel. Kata ka dhano opogore onego bedni gidak gi hera. To onego bedni gikonyore kaka ginyalo konyo anyuolagi. Ber ka idak gi wadu kaka nyathini owuon. Kata kaka owadu kata bende kaka nyaminu owuon.

Tijni en tich manigi nengo maduong' ahinya e piny. To bende en tich manigi nengo e gwenge mopogore opogore. Ber ma inyayudi kuom timo tijni, achiel en ni ng'ano mondiki mar timo tijni yudo kaka onyalo konyore en owuon. Koa kuom pesa michule. Kendo pesagi onyalo konyorego kuom ng'ieo chiemo, to bende tero nyithinde e osuptal, kata tero nyithinde e sikul. To bende pesani onyalo tiyogodo kuom ng'ieo gigege mag ot bende. Bende tijni, koa kuom yugi michoko mag obokegi. Yugigi inyalo kao kendo itero e puothe to inyal ti kodgi e wechego mag pur. To bang' ka yugigi osetou to itiyo kodgi kaka mbolea, kendo ginyalo medo yuto e puothe mopogore opogore. To bende tijni okonyo kuom keto aluora onen maler kendo obed maber ahinya.

Kae nitiere weche mathoth manigi nengo e aluora. Achiel kuom wechegi, en ni yien mankaeni, inyal tigodo e pidho jamni. Jamni kaka diek, rombe kata dhok bende, nyalo tiyo gi yien ni kaka chiembgi. Bende yien ni ber e loso aluora. Mano wach maber kendo wach maduong' ahinya, nikech kaluore gi kaka yien ni en. Inyal pidhe e aluora mar dala. To onyalo loso dala mondo dala onen maber. Bende onyalo kelo tipo e dala. Kendo yien ni en gi wach maber kendo en wach maduong' ni yien ni inyal tigodo bende kaka yath. Inyal tikode kaka yath. To onyalo konyo loso ber mar del. To bende onyalo konyo oganda e rito dendgi. To e toke kanyo, bende inyal ti kode kaka gima iloso godo aluora mar dala.

Gino maduong' mabiro e pacha, e seche ma aneno gini, en wechego mag tije. Ka wang'iyo pichani, to waneno ute moko manyien, mapod idhi nyime gi gero. E gero utegi, dwarore ni ikelo funde, kata ikelo jolwedo. To jogi bang' gedo nyaka giyud yuto margi, kendo ichulogi. Mae konyo nyithindwa, kendo konyo ji e yudo osara, kendo yudo pesa maginyalo ng'ieo godo chiemo, kata leuni, kata ginyalo tero godo nyithindgi e sikunde, kata e osuptende. Bende e badhe kanyo, waneno puodho ma nenoreni okom. Mae nyisowa ni nitiere tije mag puro bende. Weche mag pur kelo ber malich bende. Wechegi mag pur nyalo konyowa e yo mar yudo chiemo, kendo bende konyowa e yorno mara yudo tich. Bende kelo ji kanyakla ka gibiro puro koda komo.

Gigo makelo mor manikae, en kaka mtoka. Mtoka kelo mor malich ne oganda, nikech kaluore kuom mtoka, to oganda yudo kaka ginyalo wuotho e yorno mayot. Bende giyudo kaka ginyalo dhi e gwenge maboyoboyo maok giol. Bende konyogi e rito saa. Gimoro kendo makelo mor malich mankae, en wechego mag ohala. Kaluore gi chal mankae, nitiere dukni modhuro moyao ka. To duknigi konyo jonyieo mar yudo mwandu e yorno mayot. Bende konyo jouso kuom kelo negi jonyieo machiegni. Kendo jonyieo kanyieo to gichulo pesa. Kendo pesani, konyo weg duka e yo mang'eny, kaka ng'ieo chiemo, bende ng'ieo leuni, to bende tero nyithindgi e osuptende, kata ute thieth. To be terogi e sikunde.

Gino maduong' mabiro e paro e seche ma aneno kae. To en wechego mag ohala. Wechego mag ohala biro e pacha, nikech ka ang'iyo kae, to nenoreni en duka ma iuse mwandu. To bende nenoreni en dukano ma ochan mwandu kendo opang gi e yo maler kendo mochanore. Bende nenoreni gimoro kamoro oket kuma owinjore. Tijni en tich maber ahinya. To kendo weche ohala kelo mor malich, kendo kelo konyruok maduong' ne oganda mang'eny. Bende weche mag ohalagi konyo ji e yorno mar yuto. Ka jauso uso mwandugi, to oyudo pesa kendo oyudo kaka onyalo ng'ieo chiemo. Bende kaka onyalo tero nyithindege e sikul. To koda kaka onyalo tero nyithindege e ute thieth kata e osuptende mondo oyud thieth.

Gino maduong' mabiro e pacha e seche ma aneno gini, en teko mar sitima. Teko mar sitima osebed kikeyo e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Bende en gima ber to gima duong' ahinya ka oganda yudo teko mar sitima e utegi kata e gwengegi. Teko mar sitima konyo oganda e yore kaka riembo masinde gi, kata e chajo simbegi, kata e chajo gikmoko kaka laptop mitiyo godo e ofise. Bende teko mar sitima kelo ler ki itiyogodo kaka taya. Kendo inyal ti kode e winjo gikmoko kaka sipikni, kendo winjo gikmoko kaka thumbe. Bende teko mar sitima osekonyo maduong' e yore mag apaya. Bende osekonyo e yono mar konyo nyamburko kiriembo otieno kuom miyo gi ler.